Ũndũ ũyũ nĩ mwega, na nĩ wa ũguni. Kuona atĩ nĩ ciana cia cukuru, irathoma, na irathoma igĩtũmĩra thimũ ici cia kĩrĩu. Ũndũ ũyũ nĩ mwega ũũ atĩ, kuona atĩ mũrutwo, akĩmĩtũmĩra thimũ ĩno kana agĩtũmĩra thimũ ĩno, nĩ hũthũ gũtũmĩra. Wa kerĩ, angĩenda gwetha kĩndũ kĩrĩa arathoma, kana ũndũ ũrĩa arathoma, no atuĩke wa kũmĩetha, na atuĩke wa kuona, na raithi. Koguo ũhũthĩri wa thimũ ici cia kĩrĩu, nĩ irateithia mathomo-inĩ.

ĩno nĩ taũni ona kana itũũra rĩronekana nĩrĩthondekeirwo handũ ha gũikia takataka, na mborera ĩyo ĩrĩ hau ya gũikio takataka nĩronekana nĩ njihũru na ingĩ igakorwo citĩkĩte haha thĩ, hau thĩ. Hakonekana rĩmwe ah nĩ takataka icio ciagĩte kouywo ni andũ arĩa marutaga wĩra ũcio wa kũrogota takataka, na kweheria mborera-inĩ icio na guthiĩ gũcitwara harĩa ibatiĩ. Wakerĩ noakorwo andũ arĩa maikaraga itũũra riũ, kũrĩ amwe matarĩ na mĩtugo miega kana wĩigĩrĩrĩki rĩrĩa matua kũrehe takataka icio, handũ ha mũndũ gũikia hau thĩinĩ ũgakorerera araikia hau nja. Kũguo ũcio nĩ mũtugo ũtarĩ mwega na mũtugo ũbatiĩ gũcenjio nĩ andũ. aah Rĩngĩ, ah takataka icio nĩibatiĩ gũkorwo citwarĩtwo handũ harĩa habatiĩ, tondũ rĩrĩa ciakara hau, wambere nĩĩrarehe mbica njũru harĩ taũni ĩyo kana itũũra rĩu, ona rĩngĩ andũ a itũũra rĩu nomatuĩke a kũgwatwo nĩ mĩrimũ na matuĩke a kũrwara mĩĩrĩ yao.

Nĩkuona atĩ, kũhana gũkorũo na mĩrũrũngano, aah itura rĩna, kana kaũntĩ ĩna, na thigari nĩirageria kweheria andũ, nĩgetha matige kũrũrũngana, ona kana ta mbica ĩyo ĩrĩ hau, ĩronekana harĩ na mwanake, ona kana rĩngĩ mũthuri, ũrageria kũra, na thigari kana mũthigari ũcio ũrĩ hau, anyitĩte thimbũ, arageria kũhana ta kũmũringa, ũndũ ũyũ ũgakorũo nĩ mũrũ, tondũ mũthigari ũyũ abataire, angĩkorũo ena mahĩtia kana gũkorũo harĩ ũndũ mũru eka, ndabataire kũmũguraria, tondũ rĩngĩ ahota kũmũringa handũ horu, na rĩngĩ mũndũ ũyũ atwĩke wa gũte muoyo wake. Kwoguo ikinya rĩrĩa rĩega mũno mũthigari ũyũ abatiĩ gũkorwo agĩka, nĩgũkorwo akĩmũnyita, na amũtũare ceceninĩ ya borithi, nĩgetha atwĩke wa kwoerwo ikinya.

Ĩno nĩ ronekana nĩ wabici ona kana kambuni ya thirikari ĩrĩa ĩtwĩkaga ya kũheana motungata mao kũrĩ muingĩ. Na amwe a aruti a wĩra arĩa marutaga wabici ĩno ona kana kambuni ĩno, nĩ maronekana magĩteithia andũ arĩa mokĩte gwetha ũteithio kũringana na bata wa mũndũ ũrĩa okĩte gũteithĩka wabici-inĩ ta ici.

Aya nĩmaronekana nĩ onjoria arĩa monjorithagia indo ciao taũni-inĩ thĩiniĩ. Ona kana andũ arĩa maraga mĩarĩro, andũ arĩa maraga indo ciao, nĩgetha matuĩke a kwendia indo ciao. Na maronekana nĩ andũ matũĩka a gũtharario nĩ kanjũ, nĩkĩo mũndũ akuĩte o kamũrigo gake nathutha karĩ na ngũnia manyitĩte katoni kũonania atĩ katoni ĩyo nĩyo matuĩkaga a kwara thĩ, nĩgetha magatuĩka a kwendia indo ciao na gũtuĩka a gũciendia. Ũndũ ũmwe ũngikorwo maratuĩka a gũteng'era, no hakorwo kanjũ yoka na matuĩka a kũũra, tondũ rĩngĩ mekwarĩte mathaa marĩa matabatiĩ kana handũ harĩa hatagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ wa kwaga gwathĩka. Ona rĩngĩ ũguo matuĩka a kũũra no makorwo, atĩ ũguo matuĩka a kũũra, matikũhota kwendia indo ciao, ĩgacongĩrĩra, kana ĩgacũngĩrĩra kwaga kwendia, ĩgakorwo matigũkorwo na mbeca.

Aya nĩ andũ maronekana marabundithio, ni abithaa wa ũrigitani ona kana arigitani, njĩra ĩrĩa njega mũndũ ahũthĩraga rĩrĩa atua kuona mũtino kana ũndũ ũrĩa ũbataire gũĩka wakũgitĩra mũndũ kana wa gũteithĩrĩria mũndũ rĩrĩa ona mũtino.

Ĩĩ nĩ gĩkoraguo kuo, nĩ ĩronekana nĩ thoko ĩrendio indo ngũrani, harĩ na nyanya , harĩ na hoho, harĩ na gĩtũgũrũ na marigũ. Rĩrĩa mũndũ arĩ na bata wa indo iria arenda ta ici, nĩ atwĩkaga wa gũthiĩ thoko kana rĩrĩa ndĩna bata wa indo ta ici, nĩ nduĩkaga wa gũthiĩ thoko na ngagũra na ngathiĩ ngathogora ngagũra kĩndũ kĩrĩa ndĩrabatarania.

Ĩno nĩĩronekana nĩ thoko thĩini na nĩkũronekana nĩkũrendio indo ngũrani, na hau mbica inĩ ĩyo nĩharonekana harĩ na mwendia ũratuĩka wa kũnengera mũndũ ũcio ũtuĩkĩte wa kũgũra indo iria agũrĩte. Na ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ mũndũ athiaga rĩngĩ thoko arĩ na bata wa kĩndũ kĩrĩa aratwĩka wa kwenda. Koguo rĩrĩa twatua gũthiĩ kũndũ ta gũkũ, ta thoko na twatua kũgũranĩra kana twatua kũgũrĩra mũndũ, ũndũ ũyũ nĩ wa bata na woguni kuona atĩ nĩ gũkũrania tũrakũrania rĩrĩa twatua gũthiĩ, tũkagũrĩra mũndũ ũyũ, tũkagũrĩra ũcio ũngĩ, rĩrĩa rĩngĩ mũndũ ũcio ũragũrĩire agoka onawe agakũgũrĩra rĩngĩ wĩna biacara yaku koguo ũndũ ũyũ nĩ woguni makĩrĩa kuona atĩ nĩ gũkũrania tũrakũrania twĩ hamwe ta onjoria kana ahũri a biacara.

Nĩ haronekana harĩ na mwonjoria wendagia mahũa make, na nĩ aronekana nĩ mũndũ ũhũrĩtwo mbica, rĩngĩ no akorwo akĩhũrwo mbica nĩgetha atuĩke wa kũgathĩrĩrĩa wĩra wake, harĩ nenda cia ũkinyanĩria, na ũndũ ũyũ nĩ mwega ũũ atĩ nĩ mũhũthũ, tondũ rĩrĩa atuĩka wakũgathĩrĩria mbiacara yake nenda-inĩ ta ici cia ũkinyanĩria, ona mũndũ arĩ kũraya atuĩke wa kuona wĩra ũrĩa arutaga, no atuĩke wa gũĩtia mahũa maya ona arĩ kũraihu, nake atuĩke wa gũtũmĩrwo kamũrigo gake nĩko mahũa, na gatuĩke ga kũmũkinyĩra. Koguo ũdũ ũyũ nĩ mwega, tondũ no mbeca aretha na njĩra ĩrĩa angĩhota.